Ndĩciragia atĩrĩrĩ rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, atĩ ĩno nĩ mburokori, na mburokori ĩno, nĩronekana atĩ nĩ ngima nĩ ngũrũ wega ũndũ ĩngĩtuo, ĩruge irio, kana ĩthiĩ yendio hihi mũrĩmi angĩkorwo ahandĩte cia kwendia. Na mburokori ĩno nĩronekana atĩ, ũgima wayo wa mwĩrĩ, nĩmũgũmĩre nĩ tũtambi tarĩngĩ tũgunyũ, nĩtũmĩgũmĩire na nĩkio mathangũ mayo, mako mahana tũrimarima tondũ nĩmarĩtwo nĩ tũgunyũ kana tũtambi twa mĩmera, koguo ũka manisha atĩ mũrĩmi ũrĩa wahandĩre mburokori ĩno, ndaigana kũmĩhũra ndawa, nĩgetha, agirĩrĩrie tũtambi tũtũ kũnyita mburokori ĩno na kũmĩthũkangia nĩamũ nĩtũrona ĩgũmĩirwo biũ nĩ tũtambi. Kwoguo angĩkorwo mũrĩmi nĩa nĩahũrire ndawa, mburokori ĩno ĩngĩrĩ na riri mwega, na ĩngĩhana kĩndũ kĩega kĩngĩenderio andũ.

Maundũ marĩa mũndũ angĩka rĩrĩa e riko wa mbere, mũndũ no ahate riko, angĩkorwo riko rĩao tirĩtheru, akarĩiga wega. Riko-inĩ mũndũ no akorwo indo ciake citiuma theru, na athambie tũindo twake, atũbange wega, ningĩ riko-inĩ, mũndũ nĩahotaga gwĩciria kĩrĩa akũrugĩra ageni, angĩkorwo auma nao, ta rĩngĩ, riko-inĩ, mũndũ no ahote kũruga cai, ningĩ no ũhote kũrugĩra andũ cabaci rĩrĩa wĩ riko, ningĩ no ũhote kũrugĩra andũ gatheri, yani tũirio twega we ta mũkimo ũguo, riko-inĩ no ũhote gwĩka maũndũ ta macio. Ningĩ riko-inĩ rĩrĩa mũndũ e riko, no ahĩhie mbembe ta ringĩ agethe kabebe, aune mũgũnda, oke akahĩhie ta ngara arĩe na andũ ake. Na riko-inĩ nĩ ũndũire-inĩ wakwa, nĩho cũcũ natwana tũcemanagia, ndeto ikario, mũkaheana tũrũgano, mũgathikĩrĩria, na nĩ ma andũ a tene rĩrĩa me riko nĩmaheanaga mũcene, makaheana ndeto ciagũthekania, na tũ maũndũ twega twa bamĩrĩ, na kũrũngana mĩtugo rĩrĩa wona mũndũ e riko, na ndaikaire ũrĩa kwagĩrire, ũkamũrũnga na ũkamunĩra njũng'wa, nĩamu ti wega.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha ma bata, nĩ ndĩrona thoroko. Thoroko nĩ ihũthĩkaga cia therũkio na ciahĩa, no ũruge ciĩ gatowero ka ngima, kana no ũruge nacio mũcere. Nĩ ndĩrona mũcere haha mwenainĩ, na mũcere ũyũ, no ũtherũkio ũcoke ũrugĩre ga stew ta rĩngĩ ka nyama, kana tũwaru na nyanya. Ndĩracoka ngona njahĩ haha ũũ, na njahĩ ici, nĩ cihũthĩkaga rĩrĩa ciahĩa, nĩ cihũthĩkaga mũno kũruga mũkimo. Nĩ amu mũkimo wa njahĩ na waru nĩ ũrĩ cama mũno. Nĩ ndĩrona mbembe haha, na mbembe ici no citherũkio, na ciruge gatheri, ndengũ nacio no citherũkio, na ciatherũkio no ihũthĩke kũruga mũcere, no ũtukanie na mũcere na ikorwo ciĩ irio cia cama mũno, no ũruge nacio gatowero ka waru, na ũhote kũrĩa nako either ngima kana cabaci. Nĩ ndĩrona mboco cia kawairimũ hau, no ũruge nacio mbembe ici, cituĩke gatheri. Nĩ ndĩrona harĩa mũico mbembe ya, yerũ, mboco na mboco ici nĩ irĩa cia yerũ citeithagĩrĩria andũ arĩa makoragwo na ngaci matikarũngũrĩrwo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ndĩrona ta rĩ mwendia, na mwendia ũyũ aronekana nĩ arendia indo nyingĩ ta mũcere, nĩ arendia mboco, nĩ arendia njahĩ, nĩ arendia mbembe, na nĩ aronekana atĩ he kĩndũ kĩngĩ arathima hau, ĩyo tũtarona wega, nanĩ arendia ndengũ, nĩ amu nĩ ndĩraciona harĩa ũguo, na mwendia ũyũ nĩ arahũthĩra kimbo, na kimbo ĩno nĩyo ĩhũthĩkaga gũthima mũigana wa kĩndũ kĩrĩa ũrenda, ta rĩngĩ no okorwo nĩ ũrenda mboco kiro, kimbo ĩno ahũthĩrĩte nĩ kimbo ya kiro igĩrĩ, kana kiro ĩmwe, koguo ũngĩbatara kiro ĩmwe kana kiro igĩrĩ nĩ akũhota kũhũthĩra kimbo ĩyo, nĩgetha ahote gũgũthimĩra mũigana wa kĩrĩa ũrenda. Na mwendia ũyũ ena kĩo, nĩ amu tiga tu kwendia indo ici, ngũnia icio arendia na cio mboco, mũcere nakĩ, nĩ arahũthĩra gũthondeka nacio tuondo, nĩ amu nĩ ndĩrona hau igũrũ, tuondo twa ngũnia, na nĩ tuondo twega mũno, nĩ amu tũtirakũga na ihenya, ona mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ndĩrona nĩ arendia tuondo, atĩ woka wagũra mũcere na agakwĩrĩra no ũgũre karatathi, kondo ũngĩkĩrĩrwo ũkue indo ciaku wega.

Rũgano rwa magegania rĩrĩa ingĩ tarĩria kumana na ũnini wakwa nĩ atĩ, hĩndĩ ĩmwe twĩ nyũmba gwitũ mami witũ nĩ manjirie kwaria na baba na mĩgambo ĩrĩa ĩtagĩrĩirr, ngĩigua aciari akwa nĩ ta marenda gũtigana no niĩ ndiĩkĩrĩte atĩ nĩ ngũrerwo nĩ mũciari ũmwe, kwoguo niĩ ũrĩa ndekire ndathire gwĩ baba ngĩmũnyita guoko ngĩmwĩra atĩrĩrĩ baba ĩhihi wenda kũndiga atĩ tondũ nĩ mũraria na mami na nĩ mwahĩtania, wandiga ngaruta baba ũngĩ kũ? Ũndũ ũcio nĩ wahitirie mũno nĩ amu baba witũ nĩ anderete na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩa nyonagia wendo, wendo ũrĩa baba mũciari aheaga mwana wake wa mũirĩtu, na kwoguo nĩndeciragia, ĩĩ hihi ngona baba ũrĩkũ ũngĩ mũnjiari ũngĩhe wendo ta ũyũ baba witũ aheaga kwoguo nĩ ndaiguithirie mamu witũ, matige haro no onakorwo matianjiguire nĩ ndakenirio nĩ itua rĩa baba atĩ njũkage gwake, ngamũcerera nĩ amu niĩ ndĩrĩ o mwana wake ũndũ ũcio

Nĩngereire maũndũ maingĩ mũno, ngĩhũthĩra ndawa. Maũndũ mamwe ta, gwĩthua ngĩnyua ndawa ingĩ, cikĩregwo nĩ mwĩrĩ wakwa, ngĩthua, ndahanaga ta ndĩna mĩtaro mwĩrĩ, ningĩ nĩndĩ ndanyua ndawa, ndawa ĩyo ĩkĩrega kũndeithia kũhonia onakorwo nĩndaikarire mathaa marĩa ndagĩtĩrĩ aigaga atĩ nĩgetha ndawa ĩrute wĩra, ndawa ĩyo ndĩahonirie nĩamu, ndathire nambere na kũigua ruo. Ni nyuĩte ndawa, ndawa ĩna hinya mũno kũngĩra itarĩte, na ndawa ĩyo ĩkĩhota biu, tondũ, ndekorire itarĩ na hinya mwĩrĩ, ngaigua thiũrũra, ngaigua gũtahĩka, ngaigua ta itarĩ nĩi we kĩũndũ ũtangĩhota gũtarĩria mũndũ, na nĩharĩ ndawa ingĩ ndahũthagĩra, ndawa icio citianjĩkire ũndũ nĩamu, nĩciaiguanaga wega na mwĩrĩ wakwa. cikĩndeithĩrĩria wega, ciakũruta mĩnyoo. Na ngĩtuĩka atĩ mathemithũ marĩa ndarĩ namo nĩmathira, na ngĩkena,

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, ũyũ nĩ mũrũaru, na ũyũ nĩ ndagĩtarĩ, na me handũ ta lab ũguo, nĩ amu nĩ tũrona ndagĩtarĩ ũyũ ena gloves cia gwĩthema kũhutania na thakame ya mũrũaru nĩ amu, angĩhutania na thakame ya mũrũaru ũyũ na ndoĩkaine kana mũrũaru ũyũ ena mũrimũ wa mũkingo nake akorwo nĩ agwĩtihĩtie, ũguo nĩguo agĩĩa mũrimũ wa mũkingo. Na ndagĩtarĩ ũyũ nĩ aronekana atĩ nĩ arahũthĩra kanyamũ gaka kwoya thakame ya mũrũaru ũyũ na athiĩ amĩtware microscope inĩ, nĩgetha ahote kũmenya ĩĩ hihi thĩna wa mũrwaru ũyũ rĩ nĩ ũrĩkũ? cells cia mũrũaru ũyũ ihana atĩa? Nĩ thĩna ũrĩkũ ũngĩkorwo umanĩte na thakame ũrĩa ũratũma mũrũaru ũyũ oke thibitarĩ? Koguo athiĩ arora thakame ĩno harĩ microscope nĩ akohata gũtua cira atĩ, mũrũaru ũyũ arwarĩte haha na haha na kwoguo ona ngĩmũhe dawa kana akĩmũcokia harĩ ndagĩtarĩ mũnene nĩ agũkorwo atuĩte cira atĩ, kĩrĩa ndona haha rungu rwa microsacope nĩ kĩo kĩrathĩnia mũndũ ũyũ.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ nĩatĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũrahe mwana njanjo ya na njĩra ya kanua, na njanjo ĩno aramũhe, nĩyakũgĩrĩrĩria mwana ũyũ kumania na mĩrimũ, ĩrĩa ĩngĩuka, tarĩngĩ, e mũgima na njanjo ĩno rĩrĩa araheo ndawa ĩno ya kanua, nĩahotaga gũ gũtũma mwana ũyũ, ahote gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa atangĩhota kũrũa nayo, tondũ mwĩrĩ wake ndũrĩ nahinya mũiganu, wa kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa mĩnene. Na ningĩ, nĩ harĩ bata kũhe mwana ndawa, kana kũmũgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka thuthainĩ, nĩamu, rĩrĩa watwara mwana waku, kiriniki, athiĩ athecwo ndawa ciothe, na nĩaheo ndawa iria ibataire, cia kũmũgirĩrĩria kumana na mĩrimũ ingĩuka, ĩmũthũkĩre, nĩ ũndũ wa bata mũno nĩamu, ona rĩrĩa aheo ndawa ĩno, mũrimũ ũcio nĩũkoragwo wa waninwo hinya nakogwo ũngĩgoka rĩngĩ, mwana ũyũ nĩahotaga gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa kũrũa na mũrimũ ũcio, nakoguo ndagĩrwara ahoteke.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha rĩ nĩ atĩ, aya nĩ arutwo, nĩ maronekana atĩ nĩ moka gũthomithio na aya nĩ ta surgeon maronereria ũrĩa mũndũ abataire gwĩka rĩrĩa areka mũrwaru ta procedure na surgeon aya nĩ surgeon na mũteithĩrĩria wake, nĩ mehumbĩte wega, ũrĩa mũndũ abataire kwĩhumba, nĩgetha agirĩrĩrie mũrwaru na egirĩrĩrie we mwene kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka rĩrĩa araruta wĩra wake . Nĩ tũrona nĩ ekĩrĩte ngobia nĩ kũgirĩrĩria germs, nĩ tũrona nĩ ekĩrĩte mask na nĩ ekĩrĩte gloves na gloves citeithagĩrĩria surgeon ũyũ na mũteithĩrĩria wake, rĩrĩa marahutia thakame ya mũrwaru matikaye gũkorwo atĩ nĩ metihĩtie na thakame ĩyo ya mũrwaru ndiuma screened, koguo akahota gwĩthemena na mĩrimũ ĩrĩa ĩngiũka kumana na kũhutia mũrwaru na etihĩtie, mĩrimũ ta mũkingo, na mũnini wake nĩ aronekana aigĩte moko haha gĩthũri-inĩ kuga atĩrĩrĩ, moko maikũrũka kĩanda wa nda, mũndũ ũcio ndagĩrĩire gũkorwo agĩka procedure.

Ũndũ ũyũ nĩgetha wĩkwo rũrĩrĩinĩ rwakwa, mũndũ ũrĩa ũreka ũndũ ũyũ nĩabataire gũkorwo na ũmenyo, na nĩabataire gũkorwo athiĩte cukuru, akagĩa na ũgĩ, wa ndawa iria arenderia andũ, nĩamu, tiwega mũndũ, akorwo atarĩ na ũgĩ wa ndawa iria arendia, athũkie andũ. Nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ nĩũbataire gũkorwo ũĩ, ĩ hihi rĩ, ndawa ĩno ndenderia mũrwaru ũyũ rĩ, nĩkũmũteithia biũbiũ kũhonia kĩongo. Ndawa ĩno rĩ, ĩ hihi nĩkũhota kũmũgirĩrĩria kũgĩa na mũrimũ wa mũkingo? Maũndũ tamacio nonginya ũkorwo na ũgĩ ũthomete, nĩgetha ũhote kũmenya ndawa na ũrĩa ĩhũthĩkaga, koguo ndũngĩruta wĩra ũyũ, ũtoĩ tarĩngĩ mũrwaru no oke, akũrie atĩrĩrĩ, atĩ niĩ nĩndĩraigua gĩthũri ruo, nĩndĩraigua ngĩthecathecwo nĩ maru. Ĩ hihi rĩ, ũcio nĩ mũrimũ ũngĩhũthĩra ndawa irĩkũ, koguo harĩ we we mwene, nĩũbatairie gũkorwo ũkĩmenya mũrimũ ũyũ, taringĩ nĩ arthritis ya marĩ marũngo, koguo nĩbataire kũmũhe ndawa ta ĩno ya kũmũgirĩrĩria ĩ maũndũ ta macio, ũgakorwo na ũgĩ wa ndawa iria ũrendia.

Thibitarĩ no citeithie arwaru, arĩa mena mĩrimũ ta kanja, kuona morigiti ta, no mahingũre mũthenya ũmwe, ũrĩa maraheana motungata hatarĩ marĩhi, na mũthenya ũcio, andũ aingĩ no meyumĩrie, mathimwo tarĩngĩ mĩrimũ ĩyo ya cancer kanja, nĩgetha mũndũ ahote gwĩthema, na amenye ĩ hihi rĩ, niĩ nĩndĩ ũgwatinĩ wa gũkorwo na mũrimũ wa ngoro, ndĩ ũgwatinĩ wagũkorwo na mũrimũ wa TB, ningĩ, thibitarĩ, no ciguithaguithie marĩhi hanini, narĩ nĩgetha mũndũ ahote, kũ gũthimwo kana, kuona motungata ta macio ma mĩrimũ ta ya kanja, mĩrimũ ya ngoro, mĩrimũ ya thakame, na ningĩ thibitarĩ, no ci cihũthĩre rũrenda rũrĩa arwaru aingĩ, marahũthĩra, ta ringĩ Britam, no metĩkĩrĩrie marĩhi ma mĩrimũ ta ĩyo nĩgetha mũrwaru amũkĩre motungata macio, no metĩkĩrie atĩ, mũrwaru no ahũthĩre kandi nĩgetha ahote kũrigitwo mũrimũ ta teyo. Namahote kũrĩhia arwaru aya raithi narĩ mũndũ ahote gũikĩnyĩria.

Arimũ no manyite mbaru gĩthomo kĩa nja wa kĩrathi ta rĩrĩ, angĩkorwo mwarimũ ũyũ nĩwagĩthungũ rĩ, na ciana icio nĩ ĩrathoma gabuku gakoniĩ bũrũri rĩ, nagabukũ kau no gathakwo nĩ andũ rĩ, mwarimũ ũcio no orie mwarimũ mũnene arehe andũ mangĩhota gũthaka ithako rĩrĩa ũrĩa ũbukũ rĩũ, rĩ rĩugĩte nĩgetha, mwana ũyũ akorwo akĩmenya, ona ekĩrathiinĩ akamenya ibuku rĩrĩ riũgĩte ũna, na kumana na ũrĩa ndonire gũgĩthiĩ nambere, nĩngũnyita na ona ũndũ ũcio ũndũ ũcio nĩũkũragia mwana ũcio meciria, nĩamu ona auma cukuru, atuĩka mũndũ mũgima nĩarĩonaga maũndũ na njĩra ingĩ yamwanya. Ningĩ mathomo mangĩ ma nja ya kĩrathi, nĩtagũtengeraa, gũikia itimũ, mwarimũ no ekĩrĩre na kinyi mwana taringĩ mwana ũĩ gũtengera biu. angĩnyita mwana ũcio mbaru, na akorwo mwana ũcio ti gĩthemo gĩa kĩrathi arathimĩirwo, mwana ũcio no ahote gwĩkũrĩa, na ahote gũthiĩ kũndũ kũne kũraihu mũno, na ũteng'eri wake, thutha wa kũnyitwo mbaru. Na arĩa maugaga mashairi, arimũ onao nĩmamanyitaga mbaru mũno, nĩamu nĩmathiaga kũndũ kũnene namaga.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, mũndũ ambaga agakorwo na gaito, gaito kau gake akahanda tũbegũ tũu twa nyanya, akareka twambe tũkũre, twakũra ũndũ angĩmunya, ĩ ũndũ angĩmunya, koguo agatũmunya tũrĩa tũkinyĩte, agathi akĩenjaga marima, enja tũri ti marima mariku, tũrima we twĩho, kana kamũtaro, agekĩra thumu, agathika na tĩri hanini nĩgetha nyanya ĩyo ndĩgacinwo nĩ thumu tarĩngĩ angĩkorwo nĩ thumu ta wa ngũkũ, agacokia gatĩri, agacoka a akahanda, nyanya yake hau, mũmera ũcio wa nyanya hau, na akahotaga, kũm kũhakikishaga atĩ, nyanya ciake, mĩmera ĩyo ya nyanya, nĩarahota kũmĩitĩrĩria maĩ, angĩkorwo, gũtiraura, akerutĩra akaitĩtĩti maĩ nĩgetha, ndĩkae kũmagara, na, ndígwatĩte tondũ nĩamĩthamia gĩito-inĩ, ningĩ akaririkanaga kũhũra ndawa mĩmera íno yake ya nyanya nĩgetha ndĩkae kũgũmĩrwo nĩ tũtambi yage maciaro.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ, ici nĩ spinach na mũrĩmi ũyũ, acihandĩte wega na karaini, nagaciĩkĩra thumu, nĩkĩo ciĩ thaka ũũ, na nĩ noru wega, ciĩna riri mwega, na ma spinach ici ciake, nĩironekana ti ng'umĩre nĩ tũtambi, nĩ amu, nĩta acihũrĩte ndawa ya tũtambi, na gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩega ũngĩenderia andũ, na spinach ici, noũcihũthĩre kũruga gĩtoero kĩa ngima, ta rĩngĩ ũtukanie na terere, noũhũthĩre spinach ici kũruga ga- stew ka nyama na waru, ũgatinangia manene manene, nĩronekana nĩ thibinanji we ĩna riri mwega, neno ona angĩendia thoko ndĩngĩikara mũno, nĩamu nĩ kĩndũ kĩreyendia kĩo kĩenyewe, hatirĩ bata atinde agĩkĩhũra mbei, ũyũ nĩ mũrĩmi wĩrutĩire nama nama.

Mũthemba ũrĩa nyendete wa bataraitha te no, nĩ mũthemba wĩtagwo CAN, ĩyo nĩ bataraitha ĩmwe ĩrĩa nyendete nĩamu, rĩrĩa mĩmera yaku yahana ta ya rĩũka wega na yanjia kuoya riri mũthaka, mũndũ nĩ oyaga CAN agaitĩrĩria mĩmera-inĩ yake, agathika na gatĩri hau he mũmera, na CAN nĩkoragwo na ũhoti wa kuongerera mĩmera ũhoti wa gũkũra na ihenya, na gũkorwo na riri mwega, nĩ ĩheyaga mĩmera green ĩ ngĩ ĩgucagĩrĩria mũndũ, nĩ amu a na nitrites iria irabatarĩkana nĩ tĩri, na nĩ ndĩ nĩhotaga ku balance na tĩri, ndĩrehaga ũrũrũ mũingĩ tĩri-inĩ, tondũ ũrũrũ mũingĩ tĩri-inĩ nĩ ũhukagia mĩmera, koguo CAN, nĩ bataraitha ĩrĩa ĩmwe nyendete bĩu, na ingĩra arĩmi mahũthĩre rĩrĩa mĩmera yao yatuĩka nĩ ya kinya handũ ya gimara hanini.

Ũrĩa ndĩreciria ndona haha ndĩreciria atĩrĩrĩ, aya nĩ arĩmĩ a muchere na kogũo aya arĩmi a muchere nĩmakoragwo mahingarĩirie maĩĩ tudamuinĩ twao na rĩrĩ mahanda kana rĩrĩa marahanda muchere wao nĩ kubataranaga gũkorwo na uhehũ mũiganu na maĩĩ maingĩ, nĩgetha mĩchere yao ĩkũre, kũguo haha nĩĩ ndĩrona nĩ hĩndĩ ũyo mũrĩmĩ ahingurĩra maĩĩ marĩa marĩ gatemuinĩ amarekereria nĩgetha mathíe na mbere gũtũma mũchere wake ũkũre niamu muchere ũkũraga kwĩna maĩĩ na tĩri wa clay.

Nyĩmbo cia tene nĩciataraga mũno mĩtugo na nĩciarehaga ũkũria wa mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire nĩamu andũ aria mainaga tene mainaga rwĩmbo rũharĩrĩrie na rũthũranire wega atĩ rwĩmbo rũrũ ti urathoni na rwĩmbo rũrũ nĩ rũrahota gũkinyia ndũmĩriri kwĩ andũ a rika rĩothe, na kogũo nyĩmbo cia tene ciarĩ na motaro maingĩ gũkira nyĩmbo cia rĩũ, tondũ nyĩmbo cia kĩrĩũ mundũ araina nogetha one mbeca ndarenda kumenya araina kĩĩ onakorwo araina mĩtũgo ĩrĩa ĩtagĩrĩ-ire na ciana nini nĩciguthikarĩria we ndarĩ na ũmenyo atĩ nĩarathũkia ciana kana nĩarathũkia mĩtugo na mĩikarire . Kuguo we arenda oo mbeca, no nyĩmbo cia tene nĩciarungaga muno muno andũ, tarĩngĩ nĩciakoragwo na gĩtumi gĩkuĩra mũndũ undũ ũyũ ndũgeke nĩũrĩ mũgiro na wawĩka nĩũkuona maumĩrĩra ma mũgiro ũcio na kogũo nĩcitaraga mũno mũndũ gũkĩra nyĩmbo cia kĩrĩu.

Ũndũ ũyũ nĩũcenjetĩe mũno kwa mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ amũ, arĩmi ainge marahũthĩra mabebe tarĩ irio cĩa ngombe, kogwo makagĩrĩrĩa mbembe ici gũkũra, ĩria irakũra ĩkagĩmara ta ici, nĩ tũbebe tũtare na tũbebe tũtigĩendio, kogwo nĩgetha mbembe ĩkũre na yũmĩrĩrĩe ũ, ti arĩmi aingĩ marareka mbembe ĩyo ĩkũre na yũmĩrĩrĩ, nĩ amũ irio cia ngombe cina goro na rĩũ makona atĩ, mabebe maya ona matakinyĩte kũgĩa mbembe reke tũmatũe irio cĩa ngombe, nĩ amũ matirahota gwĩkinyĩria mbeca cia kũgũra irio cia ngũnia, nĩ amũ cina goro mũno.

ĩĩ no ndĩrĩkane rĩta rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndarĩ mũnini darĩ dathĩaga ĩtedatũ, na marĩa ndagereire ngĩka ũndũ ũyũ nĩderirwo dware mbũri rorũ cikarĩe no harĩa twageragĩra nĩ getha tũthĩe gĩthaka inĩ mbũri ikarĩe, he mũndũ warĩmĩte tũbebe mũkĩra inĩ wa bara rĩũ tũndũ mbũrĩ cĩakĩrĩ nyinge ĩmwe ona dagerĩa gũcĩerekeria jĩra inĩ ĩrĩa jega, nĩ ciarĩire mabebe mene na ũcio ũgĩtũĩka ũndũ wa cira harĩ baba nĩ amũ mwene mabebe nĩaũgire atĩ nĩathokagĩrio irio cĩake na ni areda kũrahĩo kũrĩhwo. Rĩũ baba witũ niwe warĩhire beca cĩa gũthũkangĩo kwa mabebe make, na ũgũo nĩgũo ndaigũire orũ nĩ amũ nĩ datwarire baba witũ hathara na nĩ ũndũ igĩa hotire gwithema, agĩkoro ta rĩngĩ nĩ tware eerĩ nĩ amũ dĩ wĩke na mbũrĩ nyĩnge dĩahotaga arabũ kwĩ mĩgũnda ĩrigicĩirie.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ rĩrĩ, nyeni ici nĩcigũmĩirwo nĩ rĩũa, na mũbabaĩ we mwenyewe ngĩnya gũo nĩ mũgũmĩre nĩ rĩũa biũ na nyeni ici nĩ thũkũma, nĩciraonekana nĩ hĩnyaru na nĩ ngũrũ biũ nĩ cikinyĩte handũ cibataire ngĩnya kũmũnywo ihandwo ĩge njega nĩ amũ nĩ ngũrũ bĩũ na gũtirĩ ngĩnya tumaĩ tungĩhota gũciriũkia, nĩ amũ mũgũnda ũyũ nĩ ũraonekana gũkũ nĩ kũndũ kũaraga mũno nĩ amũ nĩ ũrona mathangũ ma ibabaĩ rĩrĩ momagarĩte bĩũ na magacenjĩa makahana yellow, kũmaanica atĩ mũbabaĩ ũyũ nĩ ũcinĩtwo nĩ rĩũa biũ kwa kahinda kanene, na nĩkĩo ũrona mĩmera ya mũrimĩ ũyũ ndĩrĩ na rĩrĩ ona hanini nĩ amũ rĩũa nĩrĩthũkagĩtie rĩrĩ wa irio ici cĩake cia mũgũnda na koguo cikahinyara na igacenjia rangĩ.

Ũndũ ũyũ nĩwekagwo rũrĩrĩ inĩ rwito na wĩkagwo atĩ rĩrĩ, andũ mahũthagĩra nyamũ cietagwo sprinkler, sprinker ĩthecagĩrĩrwo mũgũna inĩ ndĩ hana ta ino no ĩthecagĩrĩrio gatĩ gatĩ wa mũgũnda ĩkahiũria maĩ na ĩkahota gũkinyĩra mĩmera yothe ĩrĩa ĩ haũ hakũhe, yaikara kara mũrĩmi agacenjia agatwara handũ hagĩ gĩcigo kĩgĩ nakĩo, akahũra maĩ naho hathĩra agacenjĩa ũgũo. Ũgũo nĩgũo wĩkĩkaga gwĩto kũrĩ arĩmĩ arĩa mararĩma ĩndo ta mboga mũgũnda inĩ mũnene ta mũndũ ũyũ ũyũ areka nĩaraonekana onake gaka nĩ gajetĩ gake ga kũhũra maĩ mũgũnda na gakĩndũ we ka goro na kena tekinorojĩ jerũ na gakĩndũ kena bata we.